Haha hena aruti a wĩra a kambuni ya Java House, arĩa maragathĩrĩria mĩthiguiti yao ĩrĩa makoragwo nayo, hena mĩthiguiti mĩthemba mĩingĩ, na mĩthiguiti ĩno yothe ĩna indo iria ĩnacio mwanya. Kwĩna mĩthiguiti tuge ya njũgũ kana mĩthiguiti ya nathi ona mĩthiguiti ya mananathi, mĩthiguiti ĩno nĩya mĩthemba mĩingĩ. Kwogwo me nduka-inĩ ĩmwe nene ĩrĩa ingiuga tarĩngĩ nĩ nduka ya Quickmat kana ona ya Naivas na mokĩte nĩgwo magathĩrĩrĩe mĩthiguiti yao yone agũri.

Rĩrĩa mũndũ etĩtwo kũndũ ta gũkũ, kũrĩa tuge marakũngũĩra ũndũ, mũndũ nĩ akenagĩrĩra irio mũno, mũno mũno rĩrĩa ũthiĩte kũndũ kũrugĩtwo irio njega. Ta aya ndĩrona makĩria ngũkũ, hena tũmatunda oho hena coda. Coda nĩ ikenagia andũ aingĩ mũno. Na ingiuga kĩndũ kĩngĩ niĩ kĩngenagia nĩ atĩ, ũkĩinũka hwainĩ, no ũkuue irio cia gũthi na cio hwainĩ. Na ũndũ ũngĩ mwega wa ũndũ ũyũ nĩ atĩ andũ nĩ maragia, magakorwo magĩcokanĩrĩra hamwe mena ũrũmwe. Aah kĩndũ ingiuga gĩtakenagia andũ gĩtangenagia hĩndĩ ĩno, nĩ atĩ rĩmwe nĩ ũkoraga aaria arĩa mararia, nĩ maikaraga mũno na maikara mũno, nĩ mathiaga na mbere na kũboa mũndũ na hau mũndũ agatuĩka nĩ aboekete.

Rĩrĩa ũgũtũmĩra M-Pesa nĩ ũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo Fuliza, Fuliza nĩ ta gũkomba mbia iria ũkoragwo nacio M-Pesa-inĩ yaku. Tuge ũngĩkorwo ndũrĩ na mbia iria ciganĩte, nĩ ũkoragwo na mbia ingĩ cia Fuliza, iria ũngĩthiĩ wĩyandĩkithie gũkorwo na Fuliza, na nĩ ũrĩgĩaga mũkombo ũcio. Fuliza nĩ njega tondũ nĩ ĩteithagia mũndũ rĩrĩa athirĩirwo nĩ mbia na wĩna bata nacio hauhau. No ĩno Fuliza tinjega tondũ rĩrĩa wĩna thirĩ ũyũ, na wekĩrĩrwo mbeca M-Pesa-inĩ, mbeca icio nĩ imeragio na igathiĩ kũriha Fuliza ĩrĩa wĩnayo. Koguo Fuliza nĩ ĩteithagia mũndũ na oho nĩ tũragia mũndũ na mathirĩ.

Rita rĩa mbere gũtũmĩra macini ya kuoya irore cia ciara, yarĩ rĩrĩa ndokire cukuru ya unibacĩtĩ. Nĩ tuoyagwo irore citu cia ciara, nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩmenyeka wee nũ rĩrĩa ũraigĩra cukuru-inĩ. Woyagwo irore ciothe cia ciara ciaku, ũkaigĩrĩra kĩmwe kĩmwe, arabu ũkerwo kĩrĩa ũgũtũmĩra mũno wĩigĩrĩre maita maingĩ ũgĩkĩigagĩrĩra miena yothe nginya gĩthomeke gĩothe nĩ macini. Irore ici cia ciara cioyagwo nĩguo ũhote kũmeyeka nĩ wee rĩrĩa tuge wathiĩ kũigĩra cukuru kana rĩrĩa ũratũmĩra indo cia cukuru ũkamenyeka atĩ wee wĩ mũrutwo wa cukuru ĩyo.

Nĩ tũronio ũrĩa ciana ciĩ thĩ wa mĩaka ĩtano, ũrĩa ũgima wao wa mwĩrĩ, kũringithania na kĩrĩa marĩaga, kana irio irĩa mahotaga gũkorwo makĩona, ũrĩa ũgima wao wa mwĩrĩ ũthiĩte ũkĩongererekaga, kuuma mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda na mĩrongo kenda na ĩtatũ nginya mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na ĩĩrĩ. Hena ciana irĩa itakũraga, irĩa ciarĩ na kiro nini mũno, irĩa na irĩa ciarĩ na kiro nyingĩ. Ciana irĩa ciarĩ na itakũraga, ciumĩte kuuma ciana mĩronga ĩna, nginya ciana ikũmi na inyanya. Irĩa ciarĩ na kiro nini mũno, ciumĩte kuuma ciana ikũmi na kenda, nginya ciana ikũmi. Na irĩa ciarĩ na kiro nyingĩ mũno, ciumĩte kuuma kũrĩ ciana ithathatũ nginya kũrĩ ciana ithatũ.

Haha no nginya ũkorwo ũthiĩte cukuru, ũgathomera kothi ya andũ arĩa mũno mũno marutaga wĩra wa gũthiĩ kuoya mohoro kana arĩa maandĩkaga mohoro. No nginya ũhote gũkorwo nĩ ũrahota gũtũmĩra kamera ici nene, ũkahota kuoya mbica kana ũkahota kuoya tuge video na ũkahota ona gũkorwo ũkĩiga kamera ĩyo ũndũ ũrĩa ĩkũhota kuoya kĩrĩa ũreda kuoya no na ũrĩa ũngĩhota gũtũmĩra tũmeme tũtũ matũmĩgara nĩguo mahote kuoya mũgambo wa mũndũ ũrĩa araria. Na no nginya ũkorwo ũhotete kũmenya atĩ nĩ kamera ĩrĩkũ yoyaga mbica iria njega na nĩ ĩrĩkũ ĩtakoragwo njega mũno, koguo no nginya tu ũkorwo na ũmenyo wa kamera.

Ũgĩthondeka irio ici, wambere, no nginya ũkorwo na indo iria ciothe ũbataranĩte nĩguo ũhote gũthondeka. Iria nĩ nyama na mara. No ĩkorwo cia mbũri, cia ng'ombe, kana cia ng'ondu. Wambaga ũkoya mara matu, ũkamathambia, wamathambia wega ũgacoka ũkoya nyama ĩrĩa ũrenda gũtũmĩra, ũkamĩtinangia ũgacoka ũgathiĩ ũkamĩruga wega. No wĩkĩre biribiri, na no wĩkĩre itũngũrũ, ona hena andũ mekĩraga thakame arĩa mendete thakame. Warĩkia kũruga thama waku, ũgathiĩ ũkoya mara marĩa maku, ũgacoka ũkoya nyama yaku, ũkamĩkĩra thĩinĩ wa mara mau, ũkaihũria mara, magakorwo maihũrĩte wega naũgacoka ũkahinga mĩena yothe ĩrĩ, nĩguo nyama yaku ndĩgaitĩke, ĩgakorwo ĩihũrĩte wega. Warĩkia ũguo, ũthiaga riko-inĩ rĩaku rĩa kũhĩhia nyama, ũkaigĩrĩra mara mau, ũkareka mahĩe mĩena yothe ũkĩroraga ndĩgacure. Irio ici ciĩtagwo mũtura, na mũtura nĩ wendetwo mũno nĩ andũ aingĩ.

Rĩrĩa wĩ na nda kana rĩrĩa wĩ na ihu, nĩ wega kwĩmenyerera na kũmenyerera mwana waku o ho ũkĩmenyagĩrĩra ũgima wanyu wa mwĩrĩ. Na no ũmenyerere ũgima wanyu wa mwĩrĩ, rĩrĩa weciria wĩ na nda ũgathiĩ thibitarĩ, nĩgetha ũhote kuonwo nĩ ndagĩtarĩ akwĩre ũrĩa ihu rĩaku rĩrathie na mbere na kana nĩ rĩega. Na nĩ waagĩrĩirwo ũkaranĩria na ndagĩtarĩ waku agakũhe mahinda maingĩ marĩa ũrĩthiaga agakũrora agĩkwĩraga ũrĩa ihu rĩaku rĩrathiĩ na mbere rĩgĩkũraga na maũndũ marĩa waagĩrĩirwo gwĩka, na maũndũ marĩa ũtaagĩrĩrwo gwĩka nĩguo ũhote gũkorwo ũkĩrora ũgima wanyu mũrĩ erĩ wa mwĩrĩ. Na nĩ waagĩrĩrwo gũthikĩrĩria ũrĩa ndagĩtarĩ arakwĩra, akwĩra wĩkĩ ũũ kana ndũgeke ũũ ũgakorwo ũgĩthikĩrĩria maũndũ marĩa arakwĩra nĩguo ũhote kũiga ihu rĩaku rĩna ũgima wa mwĩrĩ, o ho ũkĩigaga wee na ũgima wa mwĩrĩ.

Rita rĩa mbere ndekĩirwo ũndũ ũyũ, kwarĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa kwaumĩte mũtuthũko wa mũrimũ wa Covid-19, ũrĩa watuĩkire wa kũraga andũ aingĩ bũrũri-inĩ ona kũraga andũ aingĩ kũrĩ thĩ ng'ima, na wekagĩrwo ũndũ ũyũ rĩrĩa waroragwo kana wĩ na mũrimũ ũcio. Na kanyamũ gaka nĩkaingĩragio maniũrũ-inĩ maku kana mũmero-inĩ waku, na ingiuga ndaiguire ruo mũno tondũ kanyamũ kau nĩkaingĩragio thĩiniĩ wa maniũrũ mũno, mũndũ akaigua ruo ona thithi. No no njuge nĩ karĩ kaũndũ ka naihenya koguo onakorwo nĩ karĩ ruo, nĩgathiraga naihenya.

Nĩngwenda kũriboti kũrĩ kambuni ya thitima ya KPLC, atĩ gĩkĩngĩ gĩa thitima gĩa itũra ritũ nĩkĩragũire thikũ ithatũ irĩa ihetũkĩte thutha wa mbura nene kuura na gũtũma kĩgũe. Gĩtirarĩ kĩnyitĩrĩru wega ngwĩciria nĩkĩo kĩragũire, na kũma hĩndĩ ĩ yo gũtitũire thitima gũkũ gwitũ, nĩndĩramũhoya mũke mũtũthondekere gĩkĩngĩ gĩkĩ gĩa thitima, nĩguo thitima ihote gũcoka na tũhote gũthiĩ na mbere na mũtũrire ũrĩa ũrarĩ hau kambere.

Nĩ mũthenya wa mĩthako itũra-inĩ. Na andũ aingĩ nĩ meyumĩrĩtie mũthenya ũyũ, nĩguo moke gũthaka, oho arĩa angĩ mokĩte kũmaũgĩrĩria arĩa marathaka. Na mũndũ ũyũ mwanya, arathaka mũthako wa mũbira wa moki, ũrĩa na kĩng'ong'o tũwĩtaga mũbira wa vollyball. Mũno mũno nĩ wendetwo nĩ atumia, na atumia aingĩ nĩ mendeta gũthaka mũbira ũyũ.